Tukuk chebo komonut en yuu ko ecitizen nii nebo bik ab Kenya ak ebusiness nebo mungaret. Ecitizen en bikab Kenya ko neiyomdos boishoni chechang cheikochi serikali cheikochi serikali bikchik kobut muswoknotet sikochomchi bik ab emet boroindo neityin boishoni chuton en chokinet en olda tukul. Toreti ecitizen bik ab emet konyor boishoni cheu kesir mungaret tii kelipan aisurut tii kenyor leshenitab ketetab karit tii passport ak alak che Chang en oret nenyumyum en olda tukul ko ebusiness akinee ko chomchi bik konyor anan konyor boishonikab mungaret cheu siretab mungaret tii ak nyorunetab leahenishek kii ak tukuk alak che Chang.

Obwote oyoe boishoni netai kin ko alakwa nemingin nii en kenyitab elibushek oeng ak mut tii kin obwote sikenyum ko kionyoru tokset en gaa kobun oyobuu sukul kobun sikichuk kii ak kikikonon soda cheko cocacola kioger beek chemoi kotuen nii chemii tyeldiek kyayat muketab chuboit noton nii ak kyakas soutit neisoe en orit. Ak yekin ayee beek choton akas kit nemobo atgai tukul en kutitnyun orit tii kikoiti ichei ak kionyin nechomu sukaruk kii. Kitam ikose buch kelelen soda chebo coca cola lakini betut noton nii ko kyokerchigee ak ayee.

sometab chepkondok kokikowal ole nyorundo biik chepkwondok en kokwet amun, toretin chemung'arainik konam ak kobarait mung'aroshiek kwak kobun chepkondok chenyoru ichek kobun sometab chepkwondok choton, nebo oek kikotoret sometab chepkondok kiboitinik cheikoytoo chepkondok konyor ichek chepkondok chetoretenge amun koykotoetab chepkondok inendet ko mugaret ne inenge, nebo somok kokikotoret chepkondok biik chekonyor nyasutik kotoreten ah konyosiet ak kolipanen alak bilishekab sipitali ak sukulishek kou noton ko sometab chepkondok kokikowal ole nyorundo biik rapinik en kokwet

Inoker pichainon konyone metinyun tuyet netou kondoi ak Africa en kenyitab elibushek oeng ak sokol, ak kabwatet nekii en kinyitab elibushek oeng ak tiptem ak somok ko komii tiyetab kondoik cheterter netokingee kekanapta boroinwek cheteche pandap tai en betushek ana kasarta nemii tai. Tete bororietab Kenya koboto bororoshek ak kipakengeishek ak kompunishek cheterter kokimit ak kokanapta keret ak kotuyetab gee netokingee panganet ak keretab elibushek oeng ak sisom nebo pandap weleletab muswoknotet en Africa. So tokingee Koraa eeh connected summit nebo weleletab muswoknotet ak kobarait. Mungaroshek akolong boroinwek ab boishonik en Kenya ak in emotunwekab African.

Tam kopitunat missing' koroi en korenyon kiketen kilamitab komputa kou kit nekinome yon kikeye karit tii asii kotokigee olemoche chito neboishen. Koraa keboishen kiyochi olekamach chii neboishen , tindo komoswek anan kebeberwek oeng' netai ko neiyochi chii kotinye olekamach an nebo oeng' ko neiyochi chii kotil lewenet nekamach en boroinuek chepitu en kebeberaton. En ng'wokindo kisiptoe kilamitab komputa sikochomchi chii kolewen nii koker boroinwek cheterter rii akosipto tukuk chepitu en komputa yon kiboishen.

Boishetab pimanetab kutik ab miondap Ukimwi ochome amun torati bik chechang konai chametabgee nebo borwek kwak. Toreti niton bik chetinye ana chekokinyorchi kutik chuton koribgee en omishet nekararan ak koboishen kerichek chetere mionwek alak ak kokirinda kayaktaetabgee nebo kutik choton en borto. Toreti pimanet ak kotikonet bik chemotindo kutik choton koribgee simanam kutik choton. Ochome boishoni amun toreti bik tukul chemengech ak cheyosen kosib ororutik ak kokwoutik chenyoljin bik chetinye ak chemotinye kutik chuton anan kutikab ukimwi

Tam kopitunat missing koroi en korenyon kiboishen kenyoru somenetab muswoknotet tab kasari kii kiboishen kesiren tyemutikab lokok ab sukuli , kiboishen kiyaen tuyetab chemungarainiki, kiboishen Koraa keturen wolutikab teputikab teputikap sukul lii kiboishen kiyoktoen ngalek ak kerutik kobur soeti kiboishen kineten bik ngalekab muswoknotet tii kesomen boishonik chepitunatin en emet ak kenyorunen choronok ak kipakengeishek cheterter chenyoljinech kobun muswoknotetab kasari en soet. Koraa keboishen kekas tyenuokik kii Keker pichainik kii, Keker tyenuokik, kii ak kekeren lokoiwek ab mungaret ak lokoiwek ab emet ko choton ko alak en tukuk chekiboishen anan chetoretech laptop en korenyon.